Cham anyun asikekol peek eng' kokwet nabunu ane ko cham kekenyi akoi arap somok ko yuto anyun kokakotoi korobon ako cham kecheng'e achek keswek chebo anyun oroek oeng' amu ole abunu kolalang'

Eng' pichaini anyun keker kechirek chemito koee beko eng' bomboit ko emoni anyun kekere kotoku kole yamat ako kibolji serikali anyun bichu beko asikobwoni anyun kiyakik konyikoee beko yuto

Biko chekikonyor kanetishet cheterter akobo ripsetab kei koicheget anyun kotinyei komong'unet koboishe oratinwek cheterter simanam korotwek cheu akot diabetes ako asimanam akot chito diabetes keneti komaboishe sikarok chechang' yo omishei

Cham anyun eng' koret nabunu kukakoyam emet mising' akokakoib betushek chechang' komarobon kocham anyun kobendi gogoishek akoi oinet ko yuto kotieni tienwokik cheterter akokur anyun ropta

Ngeng'alale anyun konoretab pandek kokeikeshishe chito eng' imbaret kocham anyun konyikemoei eng' ing'weny akoi koyomyo kobek beko ko yuto anyun ichenye guniok chechang' asimin akokonor anyun eng' stoishek

Kobotik chechang' mising' eng' kokwenyu kocham anyun yo kakokol bandek komito komosta ole ituchi eng' imbaret asikokolji anyun ng'wek ak ketik cheterter ko inyoru anyun kakokol cheu sukumek ak kobichek eng' komosta agenge ole mii bandek

Biik ko chechang mising en emoninyon bo Kenya iniyoru yoon bendi konyoiset komoboishe anyun kavait nebo SHA amun eng saishek chechang komwoe serikali kolee kavaishe chuto komotinye rabinik.

Asikende anyun chito SHA kocham komiten oratinwek oeng'u cheimuuch iboishe kocham inyopiri *147# asiregistan gei anan iboishe anyun website ko ndikeichut komito ole kikiser afyayangu.com koyoto irigitonigei kora

Tinye piko kayanet eng' kavaishek chepo anyun kanyoiset cheterter lakini eng' anee anyun ko ayani nepo chito mising' amun mami petut netun kelechin mayoe amun keilipanji ko neu nepo serikali koinyoru kelechin mayoe ako inyoru keilipanjigei bilisiek tugul.

Chaam anyun asikenyor konetishet nebo malaria en kokwenyun ak kokwet komukul akot en Kenya kocham anyun serikali koyokto biik ko cheu chif anan ko community elder assistant amun icheket kong'en ko ngololchi biik ak konootin mising.

Eng pichaini anyun kotoku bandek chekikoekitu timndo mising ak ko chuto anyun komokinyor kesutik chekororon, ko tukuk chetam ko kororon mising ko iboishen kerichek ibite anyun timndo kou kerichek cheu IDOL kochute anyun kobore anyun timndo chemii ngweny ak koyoe bandiat komnye.

Ibwotwon anyun pichaini Olelo mising ko en korenyun olon momi ropta koyaa kot mising ako kikoyam emet ko inyoru kibendi oinet kocham konyo kelou anyun bek en tamosisiek chebo litaisiek tiptem ko inyoru kaichogan kot mising

Eng ngalekab insurance ko kii neboomonut mising ak ko kararan kotinye chii aketukul, en anee otinye nebo Amako, koniton kotoreto anyun en konyoisetab sibitali ak kii aketukul nekayayak, ko en kokowenyun ko sikenyor anyun ko roisi amun irigistoni kitiok ak ko keitar process inoton ko keichut.

Boishonik anyun bo kolsetab ng'wek ak nyanyek ak kitunguik ko kiayoe anyun boishoni kokakiker sukul ko nito anyun inyoru yoo kasit mising' amu inyoru lazima ipis ng'wechuto ak kitunguik kila asubuhi ak jikoni

Cham anyun en emenyon nebo Kenya ko kenyoru bik chechang cheimiondos ako koimuche koipian okot bilishek kochem kovhutyin anyun bik chekekure social worker Ako chuto koliponi anyun karamok tukul chetinye.

Ngeng'alale anyun kolsetab ndenguk eng' kokwenyu kocham inyoru anyun kobotik chekolei ndenguk kotinyei rabinik chechang' mising' amu karamet nebo kekol komami barak kou akot kolsetab njukuk anan ko bandek

Korom mising kotoret biik sipitalishek chetinye koroitab seriat amun kinyoru anyun asikekochi akot chito kerichek ko mito beinywan barak mising ak ko kora yoon kibele anyun cells chebo koroiton kocham komii barak mising bilishek asaa inyoru akot sipitalishek ko bendii akot loss chehcang mising.

Eng' kerunenyu ane ko kii nebo komonut mising' ngochutchi anyun serikali konet tipiik chemi sukul ng'alekab siketab lagok amu nyoru akot tipichuto konetkei tukche teptitoi asimanyor anyut mootinwek chebo mapema

Cham anyun eng kokwenyu biik chengering missing kobendi nyekenet akobo siket ap lakok ako anyun ko igere anyun kokakesich lakok kiy nekorom mising ko ripset amun inyoru chito tokomining ako kakonyor lakok karibu somok sasa korom baet ak kalaket ap kee

Kigere anyun askarik chetelelsot ako mito kokere anyun kandidet nekolei ketik ko anyun toku anyun kole oli kinyalil mising' ako chang' ketik chekiketil ako kii nebo kamonut mising' ndaniei akot biikab emet komugul tukche kikoldoi ketik

Ng'alek chekiakas komwoe biik che chang ngap amining akot ko ng'ele ng'alek ap omitwok chekiamei ko kimwoe kele makararan keam mayaii ako noto anyun ko kiy nebo lembech mising amun kararan koam mamait mayaik nito koyoe lakwet nemii moet koet.

Eng pichait ni anyun akere ane kiy ne ng'aker. Akomila missing ko biik kochu po Redcross che kailach ngoroik che biriren. Ako bichu komii mbar. Ako cham anyun bichu kenyoru eng ole kabit anyun tugun cheyach cheu kanyor biik ajali anan ko kokabit angot ole mii landslide. Komite anyun bichu mbar, akishaangani ile yae nee.

Cham anyun asichut chito covaishek cheterter chebo Kenya cheu Madison ko cham anyun iwendi akoi kampunit nito akikoite anyun ID neng'ung' ak nambe ng'ung' ko yuto anyun ko chito netoretin eng' olindo ko ikoitoi kainaikuk ako yoto anyun kerigistanun

Yo kikoini kametushek konetishet akobo chuchunet ap lakok ko kararan mising kemwoch akobo naet ap lakoko amaboishe omitwok alak tukul yo tokochichuni lakwet akoi kotar arowek chutok lo.

Kolsetab ndenguk ko tinyei kasit ne oo mising' ko kakorurio amun yuto anyun konyolu iker kila wikit koyul oeng' anan ko somok ko abwoti anyun ko kindakiker sukul arawetab sisit ko kikakibe anyun nyikekes ndengu chuto eng' imbaret ako kiachokan mising'

Asitar anyun chito kaimetabke eng emoni anan ko itisobe chii kokararan itinye chito bongonutik kuk amu kou sai chito kokeikonor ropisiek kuk akot tun ndanyolu kiy akoyayak ko komuch iripkee.

Kigere anyun teta nemito koname daktarisiek ago mito anyun korutei. Much anyun kopit koroito nekanam tuga ago kagikur kokwet koget chitugul tukwach asikonyor anyun chanjoisiek kerut asimatagonam korotwek.

Chichi anyun konayat mising' eng' Kenya ak Africa komugul amu inendet ko kikoyai uchunguzi chechang' ako cham koyoei kasi cheitongosonishei eng' radio ak tevishen ko inendet anyun ko nayat mising' ako chi nekonyitot

Eng' pichaini anyun agere kii nebo komonut mising' ko daktorinde nito amu ngonyo akotonwech anyun kiyakik kocham konyoiwech akorutwech sikosopcho ako konech anyun tukche toss kiyoei asikobwa anyun kobityo tiong'ik eng' kaa

Inyoru anyun eng kasarta nebo betusiechu, emetinwek ole gii kiyamat mising ko kigimetoi kenysige, sigiyoge tuga. Ko betusiekab raani ko kigebal beekab keringonik si yomami rop kepisen beekak kegolso.

Asiikirindekei anyun akobo miyonwokikab stress ko cham ko kararan ing'ololji biko akimwochi tukun cheiimin ako asinai anyun ile itinye chito stress ko inyoru meimoche ing'ololji biich eng' saishek chechang' ako inyoru imite inyegei

Eng pichait nii akere kabatindet ako tukchapwati koo miita kopisii chepa kutiet amuu yakakoit bandek olapaa suwet kocham kebite nepo kutiet asimat toi kwam peek chutak

Cham komiten oratinwek oeng'u chekenyoekei anyun eng' ole abunu ane inyoru biko chebo kipkaa akinyoru chebo hospitali ko chuto anyun bo kipkaa kocham kokonin ketik chebolei eng' ing'weng'utako chebo hospitali kenyorune anyun olito kerichek chebo kamanut ako isope eng' chokchinet

Bo komonut mising anyun konetishet ap akilit eng sukulishek che ter ter eng emeni bi Kenya ako anyun yo kachutchi serikali akonyokonet akot lakochuto tukcheu tililindap borto ko kararan amun yo itinye chito tililindo eng bortangung ko cham inyoru itinye akilit ne kararan.

Ripsetab batainik ko kiarip anyun kindatar ane kilasitab sisit ako yuto anyun ko kiager ale ripsetab batainik komakasit ne oo mising' amu bataini chu inyoru ng'emei beek anan ko bandek chekiekol akot eng' kiyeng' mising' mau ngokaik

Kerichek chebo kipkaa chongen ako noyotin mising' eng' biko cheterter ko ketit nekikure tamangeswet ko nito anyun ko yo itinye chito akot tung'wek anan ko yo kalal kutit kocham kemitei anyun ketit nito ako inyoru Isobel chito eng' chokchinet

Eng' pichaini kii nengaker akomilo ko boishetab sawdust anyun kendeni kelyekab spinach chuto amun inyoru anyun achek yo kimoche kende kou mbolea keboishe chebo teta anan ko ngokaik ko yu anyun kakiboishe chebo ketik ko akere ane komilo mising'

Simanamin anyun koroitap COVID-19 komiten oratinwek oengu chebo komonut missing nebo tai ko yo iryonyi chito ko igere anyun serunek kuk ako kora komito kounset ap kee nebo komonut mising nito anyun keuni keunek en kila saa asi menamte bortangung

Mokoinik ko cham kokaipolu eng mbaret akiibu akoi gaa ko keuni korok ko ndakaiun anyun atkotilikitu kocham komito olekewoitoi asinemu anyun makatet nebo barak akinde anyun beko chekaibo eng maat asikorurio.

Eng' imanda komamito korotwek chekororon ako anyun eng' emoninyo ko cham komiten korotwek cheterter lakini korot neya mising' ko neu seriat ako mito kora nekekure tuberculosis chuto anyun koyochin iboishe chepkondok chechang' mising' inyoekei

Eng' ng'alekab kilimo biashara kolsetab dania anyun kobo komonut mising' akot eng' ole abunu ane kou kokwet ko cham anyun nginyoru itinye chito chechang' eng' imbaret asialde kokonin chepkondok chechang' mising'

Mitee oratinwek che terter chemuch kwaii chii asiko nyor akilit nee kararan ko angen anyon anee missing tililinda ab chitoo ko amuu ngii tilil chito ko membwati kii neyaa akonitok anyon kokoniin inyoru akiliit nee kararan

Kesishet anyun nebo marakwek ko cham keyoei achek arap sisit kukakorurio anyun eng' imbaret ko abwoti ko yekikakiker sukul ko kikibendi mbar akenomi eng' imbaret asinyi keteping'wense aketor anyun

Kii nee koroom ako kiaker eng piik chechang chee ture ko ngalek ab rapinik koyutak anyony koo piik chechang amuu manyoru chepkondok cheyeme akot ko alee ingoroik anan ko sapunishek asikonyor tililindap kee

Kii anyun netos anai eng' yutoyu ko pilipili chu piriren ak chu nyolilen ko tinyei komonut ne oo mising' anyun amun kikimwa kele kukakeng'a anyun pilopilichu kocham kiam kotektoi akot korotwek chechang' cheu chebo seriat

Kiy nekorom mising eng kasari eng ripsetab borta ko Ng'alekab rabiet. Inyoru anyun chito netinye rabiet neimin ko meale ngoroik akot che tertoenen asimanamin koraito che terter ako meale kora cheu sabunishek che konu tililindo.

Kiy anyun nemilo eng yuto yu ko akere ngokaik che chang mising chekakinde anyun oto akenge ko cham anyun yo kakochanga ngokaik ko mokotin ipchei kobun akot korik oengu ndako somok asimatoi konamkei.

Ripsetab ngokaik anyun ko kiy nebo komanut mising eng kokwet nobunu ane inyoru anyun chito netinyei ngokaik karibu elibut konyoru maainik karibu chesirei akot pokol mut eng petut ako nito anyun ko koini rapinik chechang.

Koroito nongen ane ako kokonam biik chechang' ko ne kikure diabetes ko nito anyun ko mi oratinwek cheibu ako tukchekimuktoi ko keboishe akot ko uu yo iomishei iyam omitwokik chetinyei sikarok eng' loindo

Miten korotwek cheterter chetam konome kiagik en korenyu anee lakini necham ko bore kiagik chechang ko koroitab makatet ko niton anyun konomotegee kiagik indotinygee ako asiketekta maiyeret koroito kocham kekure chi daktarindet ak nyokorut

Bichu anyun kigere ne pichaini ko kondoik ak biik kasit en USAID. Ko bichuto anyun kotoreti biik igo, chom miten ole yamat emet koipchi amitwogik ak kobai icheget.

Miten tionwokik cheterter ak otindenik chekikekas en kokwenyun cheuu anyun kondoik chekiborieke ak chumbek olikinye keny ko kimii tienwokik chekikitienso asikilos icheket akot kotomo kobaa boriot.

Che echen mising cheribeke akot yoon yoe cheu kasishekwak en betushekab kila ko konyor anyun cheu alamok cheu mook, amun ngo kakonamin mook anyun inyoru iboishen rabinik chechang asinyake.

Asinyoru anyun chito olekakol ndisik bandek ak ngwek kocham anyun itinye kapungut nemining ole keirong'chi keturek chebo tuga ak nego ko cham anyun much ikol ketik alak tugul chekemach.

Eng biko chebunu anyun Olin bo western ko lemek ko ngalek ap kotunishet anyun ko kiy nebo komonut mising eng ichek amu yoto anyun ko buoni kokwet komugul ako nyekeomishei kapisa.

Cham anyun kokeale keswek eng kobotindet ko cham ibu kitunguik anyun chuto u viasik kobwa kaa ako nyimete betushek somok anan ko angwan ko yuto anyun ko katoi kobitio ko ndakakobitio inyiip anyun akinyinde mbaret.

Nge ngalalen ngalekab kerichek ak konyoiset nebo diabetes ak hypertension eng emoni nyon bo Kenya ko en kasari bo betushechu ko kikoko serikali hospitalishek tukul kerichek che inyoi anyun korotwe chuton asiyon kabit kiit anyun tukun cheuchu kimuch kinya.

Asikomuch anyun kotar koroi bo malaria missing daktarishek ko cham anyun tuguk cheyoiwech bichuton koyogu anyun daktarishek chemengech kobwa kokwet nenyon ko ndakakobwa anyun ko ngolowech akomwowech akobo oratinwek chekiteptin asimanamech

Asikol anyun chito robwonik kocham ikeni kotomo korobon komnye ko ibal anyun tukun cheu keringonik ak ikany korioit ngungunyat kou mulimet, koniton anyun ko ndakai baal icheng anyun sokek chebo anyun robwonik ak ilumndate.

Cham komiten anyun ngalekab chanjo chekerute lokok chon mengech, cham komiten chebo wikishek angwan chebo wikishek loo ak ndakakoit anyun lakwet arowek sokol kerute anyun nebo yellow fever oleyamat emet.

Cham anyun asikokirinda toritik asimaam kesutik eng imbaret temik kocham anyun kochenge anyun redioishek cheterter ak konde anyun kwenutab imbaret asikotien ko ndo tien kowone toritik chechang asimabwa.

Eng sipitalit nekiowe anee anyun ak oker takitarishek chemito ko kiaro anyun ko ngololchin anyun sikiik chebo lokok ak ko kioboeboenchi mising amun iborchin oratinwek cheboishen ak kotos yaai lokok komengechen akoi koyechekitu.

Eng ateboshechok anyun ngebe komosta nebo tinik ko tinyei anyun boroindo neo mising eng achek amun nitok anyun kokonech kelosunegei ak kokonech kocherech tienwogik che terter.

Amitwokik chekororon anyun mising chekikoin anyun ngokaik chebo banyek ko chekikuren broiller feeds, ko chuto any kotinye carbohydrates ak koyoe koet ingolkiet mising en chokyinet ak ko nito ndebiman kiloit ko nyikisen.

En kolsyet ab chepololdonik ko kiagas bik chechang mising komwoe kole anyun amitwogik chuto ki age nemotinye gharama miising amun inyoru ko kainde keswot ngweny ko motinye ripset age tugul agoi i kes.

Eng' betushek chebo anyun raini ko makokosu tienwokik chebo keny chekikityensot amu inyoru akot sikik chebo betushiekab ra makoneti lakokwach kutit ako kikoutye anyun tienwoki chuto biko chechang'

Kiy neyoe koet lalgok komie ak konyor kerset ne kararan en kokwet ko niton anyun ko ripset ab borto ak amitwogik che ame lagok ko nito anyun ndakan koamis komie konyor lakwet koet en chokinet.

Kii napwoti ane ndikaker anyun kolsetab miwek anyun ko kii nebo komonut eng' ane amun ngukakopwa akot sokek chebo miwek ko atiljini tuga akapae ako kora kokakorur komuuch ketil akeam

Asimanam anyun lakok korotwek chechang' anan komiyonyo kocham anyun sikik eng' kokwet ko mokotin koun lakok asikotilil ako kora kobai eng' omitwokik cheyoei kotekta lakochuto komanam korotwek

Eng ngalek ab emergency eng emet ab Kenya komi ropta ko cham koya ochei amu inyoru yaach barabarosiek che chang chebo Kenya ago yoto anyun yo ikwerie karit koroboni ko inyoru mainoktoi karit anan kokwaman.

Yo ii anyun chito kobotindet ako keikes viasik eng mbar ko cham komito anyun che kwee che tun kukeichop mbareng'ung' kenyit nerubei ikol kochuto anyun kekure keswek ko cham anyun kekonoren kuniok akenap ko tun imoche inde sang anyun asikobitio.

Kanetishet necham konyoru biko mising' eng' sipitalit nebo kokwenyu ane kocham anyun ko kemwochini akobo ng'alekab ripsetab lakwet kokakisich ak omitwokik chemokotin kwam lakwet

Cham anyun ii chito kobotindet ako kekol ngwek che chang mising eng mbareng'ung' ko mokotin anyun kokeibal beko ko chuto anyun ichenye baibinik che koen akitorate ko sikopisi anyun beko cherou eng baibit niketor.

Cham anyun kokakenyor karit ako kakelany chito neimiyoni karit kepirchini simet anyun hospitali asikemwoch kelech kimutu chito neimiyoni yoto kopongonikei anyun akonai tukche yoei ndait anyun mgonjwa

Cham anyun asikoriboksipitali mising' eng' ole abunu ane ko cham anyun yo mito kiinagetugul neu yo kimochei ketilil sipitalit kenem tumdo kocham kekuregei kou kokwet kobek akenamgei keun asiketoretkei

Kasari anyun mito chichi kekere nikailach kambutiek ko nebo ropta ako yuto anyun komito kosemberi mbaret nito bo bandek asikonemchi tumdo ako kikere yo anyun ochei ngetetiat ako kinam kwonik chuto

Kikekas atindonik chechang' chekikomwa biik mising' akobo biko chetinyei HIV kocham anyun kemwoei kele ngokatin chichito konomten anyun koroito lakini eng' imanit ko lembech manyuru chi korot ndekat chito neimiyoni

Kikoyai sergali kasit neo mising komakan sure kole kikonyor konetisiet biikab Kenya agobo koroi bo maleria amu inyoru koroito anyun ko kikobar biiko chechang ago inyoru motinye biiko konetisiet, sasa ndanyor koroito kobare eng chokchinet.